Oree embae nagira aendelea tene adolita taadoi iltung'anak ooshito olaini eeta ilpirai naa ajo nai nanu oree embae nagira aasa tene naa Dairy naaiji etikii neaku ewoshito iltung'anak olaini lootaekutwo woo loikuna inji aisiadu ewoshito pooki olaini pewuo amir kule enye arashuu naa keijoito duo pewuo alak impesai ekule oshi naamirita oree embae nagiraa aasa tene adolita taadoi ajo kumok iltung'anak loonapita ilpirai lekule amuu kelelek ajoo kewuo alak sidai enasiai amuu iloito iyie abol biashara inoo nilo atum iropiani nitumoki ataboloki kaan biashara oonkai, sidai kule oleng.

Eee kaata naaji eng'eno natumoki ataasie ena baye. Amu adolita taatoi ajo olchamba ele, otuunoki naaji oshomoki aun olmushele. Naa ore naaji pee ilo aas ena siai olmushele, eyou naa naaji toi naa itaaniki enkare oleng' ashu naa aa itii naaji ewueji nemeton eitu esha. Ore naa naaji olmushele tenilo aun naaji akare ssapuk oleng' , eyou taa naaji naa isomea ena siai naaji e Agricalture, peyie itumoki naaji ashomo ainoto eng'eno sapuk nitumoki atuunie olmushele. Eyiou dii naaji naa etaaniki naaji olkeju naaji oruko, naaji lemedung'o naa pee itilaki atubukoki enkare oleng'. Ore sii toi ena siai eyou trei naa etaaniki naaji ele chamba lino peyie itumoki doi amu elelek naaji enya intokini amu ore olmushele naa.

Oree embae nai nalotu nai intamunot ainei tenadol ena adolita taadoi ajo ketii inkera esukul naing'orita taadoi Computer nagirai awuo aiteng'en e naaji eneiko pewuo aas Computer oree endoki nalotu indamunot ainek naa enkisuma' amuu adolita ajo ketayoloutuo keetai inkera nayiolo naibunga anasiai ee Computer adoloita sii ajo keetai inkera natayoloutuo ena siai ee Computer adolota sii ajo keiteng'enaki kuna kera oleng Computer amuu ninjee naaji naatabolokitio aate netumoki naa doi aitumia ena App nagira aisomare naa oree tenilo naa ai operate ena machine ewuo maswali apuku enintabayie ng'ole ,sidai amuu keteng'enita kuna kera oleng' na oree peidip sukul netayoloutuo.